Kit ne tesetai en Yuu agere chitoon notoon ne kwaaany ne birtaai simoit iboruu kole baibai inendet ii amanguu ale mwae ngalek chotoon chekororoneen ii ak chitoo ne ngalale tuan en simoit nito.

Yutoon Yuu ko tugeet ne ooh nekialdaen tuguuk che chaang yaan imakyinigei kiy age tugul ii iwendii yutoon ii asiinyorjigei miten kora parnotiik aenguu en yutoon ii che iboruu kole ii yae baishanito ii en tuget nitoon wooh